Ngamĩra cionekaga kaingĩ kũndũ werũinĩ, na citũmĩkaga gũkua indo, kana andũ, no cithiĩ, thikũ nyingĩ itarĩ na maĩ, ngamĩra nĩcitũmĩkaga kũndũ ta Nairobi, kũrũmbũiya ciana nini.

Ũkamba ũkeheria indo iria ciĩ hakuhĩ na harĩa haraura, arabu ũkaiga ndoo kana mbĩcĩni hau, nĩgetha maĩ mau makaingĩ magaitĩkĩra hau, kana, ũkaiga kĩndu kĩritũ kana tauro, handũ-inĩ hau haraura.